Yorno ma inyalo tiyogo e puro mar riwo kodhi namba achiel gima nyaka ing'e en ni puodho no rom nadi. Lach mar puodho nikech puodho matin samoro kikiko to mbolea ok nyal to yuto ok nyal bedo maber kor nyaka ing'i lach mar puodho. Mar ariyo nyaka ing'e mbolea. Mbolea nyaka ing'i ni to in gi kiwango machalo nade. Ekinde ma ipuro ka idwa puothe e kodhi nyaka to ing'i ni mbolea midhi tiyogodo dhi romo nade. Namba a dek, nyaka iti kod tol, ma idhi tiyo go e weche mag rieyo lai. Koro seche ma irieyo lai no to ineno gima itiomo. Koro an aneno ka seche ma itiyo kod tol, to kipitho to gima ipidho dhi bedo maber. Koro ang'eyo ni mago achiel kuom yore mabecho ma nyalo miyo wa ti ka wakiko kothe.

Puro majan ei ot ber moloyo puro kothe mangeny nikech mokuongo, eseche ma ipuro gini e ot tokonyo u, okonyo jodala, kendo yo mar time bedo mayot nikech joma nie ot bedo kod winjruok ahinya to nikech samoro ot ok duong ,nikech kodhi mangeny biro dwaro jima mangeny ahinya .Koro biro miyo seche moko kipuro eot ibiro neno ka yot bedo moloyo pure mangeny mabiro ni samoro ichandri gi puro puodho maduong mabe samoro ok nyal konyo . Koro aneno ni puro ei ot ber ahinya nikech achiel, okelo yuto mayot, namba ariyo konyruok nitie kuom ohala ,namba adek tich yot